atobir oshi nanu KRA ai te cyber amu maata mashinini tiang', ore ena siai oomashinini nemetumoi too wejitin pooki kake ore te cyber amu kitaaniki olduka naa tine oshi kitaaniki.

Aigerro ilaasani le siaai te enka'ngai amu atangasa apa aigerr olchekut, naitoki aiger olaremoni le mukunta, naigerrosi oltungani laikaraki enkang' naa ore lelo tunganak pookin, ore enaiko tenaoroki esiaai naa kadumunye nalo ine weji netii esiaai nautaki oltungani metaasa ,tanaa intare nautaki eneitabaki pemejing' ilchambai loo lopeny ata enee inkishu nautaki si ninye eweji neitabaki o eweji neiritaiye ,neitapaash wejitin torok ,naa tanaa oloikarr nayolou eneikarie ntokitin, neaku entoki edukuya ina.

Adolita ntokitin kumok tene, ore ena pisha netii nkajijik oo gorofani netii iltung`anak , netii ng`arin. Adolita sii oloing`ang`e teidie, niaku kumok ntokitin natii ena pisha. Naa aisidai oltung`ani oyiolo atoosho mpishai etoosho aitobiraki ena. Ashe.

ore entoki nagira alo dukuya tena pisha naa eyiarare atodua irnyanya tempisha, nadol entoki natii engikombe naaijo irpaek otii , ashu ormushele ,egira aitodolu ajo eyiarare naloito dukuya ashu dii ninye intokitin olchamba lontung'ani neeku kegira aitodolu ajo ketii edaa ,neeku ninye nalio tena pisha.

Ore enkiremore e cucumber neme torrono, kake mmetii ekop ang amu entoki nimitumia iltung`anak kumok. Kake ore te rishata oo supukuuni naa kitumia iltung`anak akeyie esiana. Niaku mmanyor nanu oleng amu mikintumia oleng, kake maiba sii amu ejo ilajurrok le afya entoki sidai ena to sesen loltung`ani. Niaku kepiki in`daikin naa kitamelok en`daa enaa irkitoweyoni loo nkirik o nkuashen naaji tenishori iltung`anak terishata oo supukuuni amu kirushayie en`daa. Kake mikiyiolo iltung`anak kumok niaku ina naa pee mikigira aitumia te nkop ang.

Ore ena siaai enkibungata oo sinkir naa engeno ilo aing'oru te sukuul ashu te college nilo ayelou eninko teniimbung' eisinkirr piitum atuturo eweji napiki sinkirr, niyolou endaki naanya sinkirr ,niyolou eninko tening'atie moyaritin ndaki naanyorr, naitopir oo naitoisho piitum anoto sinkirr kumok, neaku inkisuma ilo aalo aisuma nilo aing'oru engeno o laing'eni, naa ekumok sukulini naisum ltung'anak ena siaai.

Aisidain iljikoii oibooyo enkima neret aitadoiyo eokoto e ilata ,ekeitadoiyo iropiyiani neaku meitokini aitumiyaa iropiyiani kumok te inkinyang'unoto e ilata e lelo jokoii, neaku keret iltunganak nintumiaa nena pesai too nkule oitoi anaa alaakinye inkera sukuul niashishore amu eilepa esiai e nkima oleng tens maisha.

Ore entoki e dukuya naitaa entumo kemuru nedamunoyu naa enchipai, enee ketishipate iltung'anak naa tenaake inosa endaa neraposho, naa tenake itakueniaki tenetii indaiki supati naanyor iltung'anak, tenetii iltung'anak oitakuenia iltung'anak, enyor iltung'anak esikar. Naa kejo apa oramasani menya irkimojik oorok esikar. Neeku ore entumo naakeitiship iltung'anak endaa, nitiship iltung'anak irorei sidan, nitiship osing'olio, nitiship entonata sidai, tenitobirakini iltung'anak enkutuk te ntumo nemuru entumo nee edamuni.

Ore tena pisha naa kitodolu ajo ketii entoki torrono nagira aasa amu kedo ele payian nkonyek, nedo enkutuk, netejiaita sederi. Kitodolu ajo olyung`ani ele oidimayu netaara iltung`anak le security ashu dii ninye eineputua iltung`anak le security etaaraki. Niaku ore ena pisha naa enaitodolu ajo enotoki ele tung`ani enoto olbuket. Naa kitorrok ilbuketa too ilkijijini lang ashu too wuejitin ang amu idol ajo etaaraki ilo tung`ani, ebaiki nitu etumi oltung`ani otara ashu lelo sikarini otii ine lotaara. Niaku itodolu ajo etii olarrabal ene entoki naji tenkutuk oo lashumpa violence.

Ore batisho natii iropiyani ainei naa esapuk amu ara oltungani oota enkera neisuma inkera ,naa keyeu endaa, naa ore inia naa enkoitoi nabo ina naipirita iropiyiani, ore enkae kara sii oltungani oota inyamaritin napaaasha amu ore naa ina nkisuma onkera naa keyeu nelaki iropiyiani onkoitoi pookin, keyeu sii ntokitin lkeek amu ara olpayen oota ramatare aata inkishu, aata olchambaii ooremitoi naa keyeu lelo tunganak iropiyiani . Ore si iropiyiani oopeny naa keeta ninche batisho amu ore enkata nieta ropiyiani naa ining' anaa iyeu nilo abuatere ilchoreta nipopo aashipa naa batisho ina amu elelek eimin empesai to nkoitoi nemeishaa . Ore si ake etii batisho esiaai ooropiyiani amu kelo nikinyang'u inkishu nelotu olamei neya ,nikinyang'u inkerrai neya olamei ,nelo sii nipik isapuki naaijo kuna taata kulo tururri naa ore too ropiyiani too lturruri nelelek enyamal amu ijo alo apik iropiyiani likai turrur nebalaki ilo turrur weji sapuk nemin mpisai, nilo sii nilo aigeroki likai tungani iropiyani, neisig eata neaku hasara, neaku ekumok enkoitoi ebatisho naipirrita iropiyiani.

Miindim atayolo ndamunot naata oltungani oishopo enkopia kake ebaki naa eishopo ake tengaraki kenyorr ashu eishopo tengaraki pemenya enkolong ashu tengaraki ashu tengaraki eeta entoki nayeu neitoduuya ana anaaji le enkampuni enaa naa ketii entoki esirikali naaaijo enkopiyani naaishop sikarini neitoduuya ajo olenkikosi naje ,enaa enkopiya nado, etaa etii oshi oltungana ooji iljesiu naa ninche oshi oishop ina nado enaa narok, tenaaa enaibuar, ebaki nee enkiguran natii ,neaku ore enkopiya nemeitodolu ajo keeta kule damunot kake eidim oltungani aishopo enkopia naitoduaya ajo ketii esiaai enaaje neasita ashu naitolimu ajo ine eje etii ninye, neaku ore enkopia naa enkoitoi nabo nautaa orkasi otii ltunganak neutaa sii enaasita ltunganak ,nelimu eneasishore neutaa neitumiai metaa enkoitoi etipat napo ltunganak aasishore naaji nedamunyeki inaa ampuni ashu eweji netii ilo tungani aasishore.

Ore tena pisha naa enkisuma nagira alo dukuya eitengenitai ltunganak adolita ltungana ootoni oininingito oliteng'enani oitashe ,naaku ore tena naaa esiaai sidai einining'ito kulo tunganak ,egira aininong' aitobiraki egira autaa, eketii embaye taata nejuruu egira ainining' te inkariana oleng, negira sii ninye olikai alimu to mboron abaki naa olaitangenani ormwalimui ashu obo lenye eeta esiaai naloto dukuya ,idolita ajo eweji sidai egira aatonie ,te lorikan sidan ye emesa etii enkigeroret egira aininingisho negira olikaia alimu neaku ajo aisilig ajo ore enkisuma naa kelo alo dukuya teatua enaaji naa kegirai aaliki kulo tunganak enkoitoi naasie embae nagira sii ninye aaning'u enepo aikunaa ina bae enaijotoi.

Ore nkera naa keeta eseriani eiguran teboo, amu ore enkerai nimiguran nebaiki naa kemuoi. Niaku ore enkerai, ore terishata sapuk naa keton ninye enkerai ainining`isho niguran nekwet, niguran o nkulie. Naa ore eseriani oleng oo nkera naa oltau lenye, elekunya enye , n`duat enye naisho eseriani. Nemekuret ninye enkerai ata tenelo enkop nalo keyiolo ninye enkerai aigurana. Kake kumok imbaa e batisho naatum nkerai te boo , amu ore ninye ebaiki nkera kutitik naa kenya ntokitin pookin, ketii erishata naa ore entoki pookin nadol enkerai nepik enkutuk. Netii erishata naa ore enkerai entoki muj napik neibung. Naa ata ninye naaji tenaa entoki shafu nibung nidim atipika emoyian. Kelo neiguran nkera enkiguran nagol, naaked ilkiek nekwet tolbaribara nemedol ninye ajo idim naaji ayeu eng`arri newosh, nemeure ajo kesulunye tolchani oje. Nelo netii nkera naata enkiguran torrono naanang nkulie neborr neas ntokitin naagol oleng. Kiata sii ilaruok naaji looji sex pest oidim ainyiala nkera oo silan, naa kelo netii enyamali nkulie wuejitin.

Tenidol empisha nijo ena, naa kelotu indamunot oloiraa le nkare oeta ltunganak eita nkajijik ,adolita ltunganak etii atua enkare netaa kejing' enkajijik enye enkare, meeta kulo tunganak enetii aasie mbiasharani enye, meeta enkajijik naamany, keitodolu ena inchere ebaki etii kulo tunganak eweji nataani olkeju ,ebaki etii kulo tunganak eweji neshemoita aabike netii naa enkare nee kelotu naa enkare aitanyamal olori, naa kajoki nanu iltunganak oodol empisha nijo ,ore ena enajo oshaake serikali ekenya entalam wejitin neidimayu nelotu enkare ajing atanaa wejitin nemee wejitin inyi niing'oruru inkoitoi piilamlama, neaku amu keidim inkare nelotu kewairie otara neinyal malii, neinyal dei ninye enkishui naa keaku enyamali, naaku lkurusa le inkare ale nenotoki torono meishaa naaji nianyu mpaka enkata nalotu enkare piilotu aipanga.

Ore dupoto ooropiyiani naa indim atoyolo eimu imbaa nijo kuna, tininyang'u enaaji inkishu neisho, inyang'u intare neisho, nipik iropiyiani benkii nitum faida nitum dupoto ashu itum olirinyore naa nelo oitoi naitodolu ajo igira adupo too iropiyiani inonok ,tinidumu sii naaji iropiyiani nipik biashara naaijo noo inkilani naa itum dupoto ooropiyiani inonok ,tenipik ilashoo nedaa lapatin oongwan, nedaa intare lapatin ile neisho naa itum dupoto naalku pooki piyiolou dupoto ooropiyiani teneisho entoki nitipika ropiyianu, tenetu eisho niyolou ajo inoto orbuket ashu hasara too iropiyiani inonok ,neaku ore embaye etipat naa tinipik tininyang'u entoki niragie neisho, nishum neisho, ninyang'u nimir te faida naa ninche naishoru entoki naitodolu ajo inoto dupoto.

Ore embaye nagira aendelea teina pisha naa eunore oo lkeek, enetipat einore olkeek too mbaa kumok, keisho yook ilkeek oloip, keyau ilkeek inchan, keyau ilkeek keitobir ninye aamitiki inchan enkare enchan elo oleng aibok enterit naa ore ilkeek naa keisho yook ilng'anaiyo, keisho doi ninye yook imbaooi tenebulu ilcheni nidung' nintai imbaooi nikishetie enkajijik, nikinuk dei amu keitoi olkeek, naa entoki etipat te inkishui oltungani, eitobir si lkeek inkejepe amu ore piiton te abori e loip ore etii naa kingorie enkijepe enaok oltungani, neaku ore pilotu abori olchani ore nikiiye anaa carbon dioxide niok oxygen naing'ua ilcheni nikirefresh nining' ajo iserian mieat enyamali ata eirewua, keicho sii oshi enkop enkilani metaa kenyori enkop neisho emwaa sidai nanare.

Ore ntokitin naapiki enisumare nkera tenkang ino naa ntokitin naijo kuna, ipik ee embuku, ipik e miza, ipik nkalamu, nipik olorika, nipik doi ninye laptop ashu ipik ee esimu tenaa keeta erishata nayieu enkerai nitumia esimu. Ipik sii ninye ajo sii nanu pee ilo aitereu olorika sidai otonie enkerai leminaur egira aton. Nipik emisa naitobirakino erikito, ing`urayie ajo kebaa enkera tenaa enkera botor tenaa enkerai kiti naa ipik emisa pee etumoki aiteleki inbukui enyenak. Iyakikisha sii ajo ketii oltaa metaa ketii ewueji newang , metaa kidim enkerai atoduaa naduo mbukui. Ipik sii teniata desktop computer nipik taata enaa tenkaraki ena siai e digital nayewuo nipikaki nkera pee etum aatodol ntokitin naijo nena e digital e kisasa.

Ore ena mpisha naa ene mbenki, ore ena mpisha naa ore ene mbenki keilio ltunganak eito ana mbenki aaponu aas ntokitin napaasha ,keponu ltunganak mbenki eponu aabol account ,nepo embenki aapo apik empesai ashu too ltururr opaasha, nepo lkulikai oopo aitayu naa keitodolu ajo ore embenki naa erishata ashu emasho etipat te maisha oltunganak, keitodolu sii ajo ore ena benki naa kegira abulu enaa enegira abulu te nkop. Ore ena benki KCB naa etareto ltunganak oleng eisho ltunganak esilen, neponu ltunganak aitobirisho neasishore nenia siaaitin, nilo apik nenia ropiyiani nkishu ashu apik ntare, nipik biashara ino pookin nilo aitayu ilfaida niashishore nisomie inkera nintoki ashuku nenia mpesai, neaku entoki etipat oleng nalotu inchere esiaai oo ropiyiani naloto dukuya tena benki.

Ore nkera netaa ake kiing'or ntiivini oleng' terishata naado nituraa erishata naishaa netoni aisoma. Ee keyeu nisipu nkera inonok pee etum atayolito erishata naishaa ning'ori tiivi. Ore entoki e dukuya naa piincho irkasin, piincho nkera esiai, tena ake iremisho ninjo epuo olchamba tenaa keshoo epuo nepuo shoo, tenaa elepore ashuu enkisujare o ntokitin, nelepisho nisuj intokitin amu neeta sii erishata naponu aapuo aisomare. Neeku nchoo oltung'ani esia amu ore oltung'ani lemeeta esiai naa ninye otum nafasi nemelo aikaja nemelo, natumie nafasi naasie naing'or tiivi. Ore sii erishata e tiivi na erishata nai tenetii enkisuma natii niboloki tiivi naata enkisuma, etii programs naa sidan te tiivi naa incho epuo nana. Ore kulie tokitin nai naata esia naijo ene nkisuma niboloki. Neeku ntadoi erishata entivii tiang', aisho nkera esiai nintalam tiivi enkata nemeeta esiai naas tine.

Anyorr nanu ena bae natii ene, amu kisho osesen eng`olon entoki naas oltung`ani pee itiship nisho nafasi minyio aas olkasi tedekenya. Ashu too nkoitoi pookin niaku neitadotio sukari to sesen, neitayu enkima , neitadoyio ata pressure. Entoki e tipat ena, hoo neeta nkutik baa e ng`oloto amu mebaiki iltung`anak pookin. Amu ntokitin kuna naayieu irropiyiani kumok ebaiki enkaji, ebaiki doi ninye nena mashinini niaku egol naaji. Meeta sii iltung`anak kumok eng`eno naasishore ntokitin kumok natii ene niaku ina naaji entoki naitodolu enaa ijo duo eminyor. Kake mme eminyorr emiidim aing`oru nena tokitin kumok naasishoreki tena, tena siai. Niaku entoki e tipat sidai oleng, nanyorr naaji naa tenaa ekibaiki iltung`anak pookin nikiata too nkang`itie ang.

Teneyeu murua neyau enkibunga peetum enkisuma te rishata pookin naa keas embaa naijo kuna, ore ne dukuya peesom inkera enye naa pemanaa lelo tunganak oisomate aitengen ilkulikai autaa inkera natii sukulini neitengen ntoiwo neitengen dei ninye nenia kera ,ore ,embaye e are nee erikore pee eisho rikore lelo tungana engolon amu keyeu naa lototo iropiyiani neisho entoki naji empowerment peetumoki lelo tunganak aatamanai ,ore ne uni naa esirikali ore ana rishata nabo naa naas ina siaai naa peingorr si ninye serikali enkoitoi pookin naitogolie murua peetum ataasa ina siaai enkisoma, ore ena baye naa keidimi ataas nenia siaatin enkisuma te nkanisani aatuutai olorore too rishat pookin neitengeni tenetii embaye nabo nagira aiendelea nelikini aajo ketii peeyolou.

Enetipat enkitobirata e budget tenkaraki ekincho iasisho te nkoitoi nalelek. Niaku amu iyiolou eninko tenintumia mpisai inonok, iyiolou eninko teniminyial en`daa tenaa en`daa enya iltung`anak tenaa kentumo iyata. Iyiolou sii eninko tenaa irropiyiani ipik nipik te nkoitoi naishia. Neeku ekincho enkariyiano . Ore enkae, naa ore enkitobirata ee enkitumiata oo mpisai naa ekincho ninye entoki najo tenkutuk oo lashumpa confidence ekincho enkariyiano. Ekincho eutaroto sidai amu milo ainyiang`u ntokitin nimiyieu terishata naje. Niaku enetipat oleng tenira oltung`ani oyiolo ataasa.

Ore enkiremore olmuya nee entoki sidai naa entoki yook enkurumwa nikiyerie oloshoro ook inkera neok ltungana pookin, neitobirieki emukate, neitobirieki endaa ake iye nanya ltunganak nee entoki etipat, kake ore enkiremore naa ketii nyamali amuu emebulu too wejitin pookin, ketii wejitin naa ijo alo aun neany eaku tengaraki inkirewaj, neany eaku tengaraki metii enkare neaku ina toki naitanyamal esiai ena baye neaku mee menyorr oltunganak emetii entoki naashishoreki nemeeta lkumok enkaririyano naasishore te inkiremore olmuya ,naake ore inkae nemeibaroi dei entoki nayau edupoto too ltunganak kake enkalano sapuk natii atua yook amu mikieta enkaririyano nikiasie enkumoi oo kuna baa .

Ore enkolong naa keyau enkiroroto, tenkaraki kidim iltung`nak ainyioito neimaki embae naitanyamalita to losho. Ore te nkitanyaanyukoto kidim iltung`anak ainyioito ailepilepa tenkaraki olbaribara. Ninyiototo ailepilep tenkaraki enkare neilepilep tenkaraki ositima. Eilepilep doi ninye iltung`anak tenkaraki enkaruoisho nagira aendelea te nkop. Naa ore oshi ina naa kedup iltung`anak aatotoni aimaki ncheriani olosho tenkaraki eng`olong`u oo lkulikae. Niaku ore eng`olong`u ashu tenijiototo agil sheria naa keyau enkiroroto metotoni iltung`anak. Amu ore ilaisiayak pookin le sirkali ebaiki sikarini ebaiki D.C ashu provicial administration naa ninche oitasheki enkopis o rais. Keyau sii lelo tung`anak enkiroroto tenebo oltung`anak otii imbungei aa irkansolni aa irbungei pee etum airoro inining ajo kaji eikunari amu ninche oshi oitobirr sheria. Niaku keidim eng`olong`u too ilyung`anak kumok ayau entonata minyoito iltung`anak airo ening`okino enikunaa ncheriani o losho lenye.

Ore, ore ena bae napiki enkare kulo ng`anayio naa keutaa iltung`anak, keutaki ninye oltung`ani eniko pee epiki enkare te wueji neme sapuk enkare. Nidol ajo etadanyaki ena toki e pipe metaa kiulokino olchani enkare aa ituuno olng`anayioi naa enkoitoi ena naitelelek enkare niaku meimin enkare sapuk. Niaku enetipat oleng tenias amu keaku ore olchani naa ninye ake edoiki enkare aitobiraki nelo olikai. Niaku mme sapuk enkare naimin abukokino ake enkae terit nemetii olchani. Niaku ore ena drip irrigation naa kisaidia iltung`anak otii enkop natoyio , iltung`anak otii ewueji nemetii enkare pee etum ataasishore enkiti are natumi. Niaku tenaa ositima eitayunyieki ashu e solar naa enkoitoi ena sidai naitodorrop ena are enking`orunoto enye o entumoto enye.

Ore tenidol ndanyat olmosur naa keitodolu ajo etii elukunkuni kumok naadanyuaki ashu eeta ale tungani esiaai sapuk olmosur ashu oo lukunkuni naagira aashishore, neitoki sii aaku etii tipat sapuk nataase tene weji, amu tenaa etimiraki kulo musurr ashu etadanyuaki naa lukunkuni naa keitodolu ajo lukunkuni kumok ,ore ale tungani nee esiaai sapuk eeasita e poultry lukunkuni kumok naa keisho efaida keeta faida lukunkuni ,neeeta faida ilmusurr aa tanaa lmusuri itimira aakumok ,nidanyu lukunkuni kumok naa ekeidim aishoo mpesai kumok, nemeimin iropiyiani inono tinipika ena siaai olukunkun, faida sapuk eeta ,neaku entoki etipat teniass.

Ore ele na ormarei oshipa. Ormarei otoni tenebo. Ore ormarei otoni, neomon nenya endaa tenebo, na kebik enyorra neshipa toonkolong'i kumok. Itodolu ajo etishipe entasat, netishipe orpayian, netishipate nkera, nenya endaa, ormarei ele otishipate. Eeta esiai e obo lenye, neeku kenyitai endaa etishipateki oleng'. Na ore enaa enajoki yiok ilang'eni, tenetoni ormarei ashipa, nenya endaa tenebo neomon tenebo, na kebik tenebo. Neeku itukuj enaa irmareita, pebik tenebo, nenya endaa tenebo, neshipakino obo lenye teneeta ebae. Tenaa enkolong' einoto wenkerai, tenaa enkolong' einoto entoiwuoi, entito o layioni, ne sidai tenikitoni ashipakino enkishui ang',tenebo ogoloto ombaa pookin nikias tenebo.

Ore ena bae, naa enetipat. Amu ore temurua na kisapuk esiai enkiremore olchambai weramatare onkishu. Na tenipik empolea ino apik ewueji mirraga, na idim aeu atipika olchamba, nipik inkaitubulu inonok, nikincho endaa. Kitubulu si nkujit naanya nkishu nonok, pe ekincho endaa nikincho kule, na tenaa kitopir empolea idaiki nonok, nitum endaa ninya nenya nkera nonok. Ekintaki si endaa sapuk, na idim nai atimira, ninosie intokiting' nimiata. Nitumie fees onkera. Neeku ah, tenintobir empolea ino, olchamba lino aitumia nkaitubulu nonok, nintumia emodioi onkishu, ashu enoo ntare nonok ashu enoolukunkuni, na enintushul, na itum entoki niasishore naitubulu nkaitubulu nonok nias esiai sidai tolchamba lino.

Oree ena naa keitodolu ajo ore ana simu ne nesile, naa ore olcheni le sile naa piilak, ore ake enetu ilaak ltunganak le watu credit tenetu ilaaki iropiyiani enye te rishata neiken esimu ino ninyamalu ,ata tenitalaa iropiyiani kake etu ilak te rishata naishaa naa eikeni ina simu nilakino ataasa siatin inono, mintoki aoshoki oltungani, mikintokini aaatum, ebaki enieta ltunganak likiyeu oonyamal ashu liyeu iye inyamal iye naa keaku entoki torono teneikeni esimu, naaku taasa talaa esile amu ore olcheni le sile naa elaata, krejo ina inchere ienyita entoki oltunganak peyanyiti si ninye ninok talaa silen piitum ataa oltungani omanaa emeeta esile

Ore esiai naasita ilo tung`ani naa ekutita ntokitin enyenak tiatua aji aiwuang`ie oloiterio. Naa ekutita aitumia e mashini eno sitima, ashu solar. Naa iyiolou naaji ina siai tenilo aing`oru ilariyiak lena siai laa ninche likiutaki. Iyiolou sii tenitum ajo tenitum ajo naa siinanu pee ilo ayiolou enkariyiano terishata dorrop, amu ebaiki neeta mbukui naisumi tenikimirakini ina mashini naas ina siai nikiliki ajoki eninkunaki ina siai tenintobirr. Ore ntokitin kumok naa kiger , megol easata. Kake melelek sii tenimiyiolo, niaku ing`oru enkariano too lang`eni, ning`oru enkariayano too nkampunini naitayu nena mashinini pee ieyiolou eninko teniasishore.

Ore enkiremore e kahawa naa enetipat, amu ore tenakata enkop e Kenya naa ketii kahawa eeeh nkaitubulu naagira aayaki irropiyini kumok oleng. Niaku ene tipat, ore iltung`anak otii wuejitin netii nena aitubulu e kahawa naa pee inyok oltung`ani metaa iyata siiyie olchamba lino , oitayu nena tokitin, oitayu nena aitubulu. Pii itum atimira nikincho iropiyiani nisumie nkera, nikincho iropiyiani ninosie en`daa . Nikincho ropiyiani doi ninyang`unyie nkulie plot i niyasisho kiaku entoki e tipat. Niaku inyok aas enkiremore oo ilng`anayio, ene kahawa eeh ore tenakata ntokitin pookin naadimayu nikincho kahawa. Niaku ene tipat oleng teniremisho, ore enkiremore naa entoki naishoo iltung`anak dupoto. Eishoo iltung`anak en`daa, milau eropiyia tenias enkiremore haswa tenias enkiremore oo ntokitin naaji cash crops amu itum endaa nitum ntokitin oo ropiyiani nkulie tokitin niasie nkulie tokitin.